metii shida ore ake peeku iterretene naa kaarik mpaka enkampuni naitayu naa ketii inkampunini kumok naitayu coffee neeku iyie lo nagelu ajo kaa nabo iyieu naarik amu kikumok taa tolosho le kenya.

eton eitu aikesu amu eton aa kutitik oleng egira aiteru aawosh intapuka neeku kepuoi kenya aapuo aikesu tolapa le tomon oobo kipuoito olapa le tomon waare neeku eton etu etoyu inakata kenya etoyu tolapa letomon oobo neeku tolapa le tomon aare ninye kenya aikesu irpayek lainei.

ore enedukuya naa piitumia ilchambai lenye vizuri naa kore eunore oomposho orpayek kore empoosho naa legumes naa kisho enkulupuoni entoki naji nitrogen aataa fertilizer naa kisaidia aitoki sii metaa meeta olchamba nafasi sapuk nabulunyie inchafui

enkibelekenyata oloing'ang'e aataa meyiolounoi enkata nasha wenkata nemesha wore eniare naa enkibelekenyata emirare oontokitin enye tesokoni aataa indaiki enye tesokoni, ore ene uni naa enkinyialata orbarabarani wengoloto etumoto oo fatalaizani toolchambai lenye.

ore enedukuya naa technology aataa eishorua technology metaa iltinkai loirem imukuntani neeku ipunguza metaa mee iltung'anak oirem ilchambai ore eniare naa enkibelekenyata eunore oondaiki tofauti ataa tenetuunoki apa irpayek telde ari neuni enkano tele likay ari ore ene uni naa aitumia fatalaizarin sidain naifaa nitumiay enkata naibelekenya oloing'ang'e.

ore enedukuya naa pimpim kwanza enkulupuoni ino emukunta ino piiyiolou ajo kaa fertilizer eyieu ina kulupuoni ore eniare naa piipik, piinyiang'u ashu agelu fertilizer nayieu ina kulupuoni ino eetay taa organic o inorganic nintuishul pookin enaa eniyieu iyie ore ene uni naa piipik mbolea tenkata nanarikino igira aunisho ore ene uni naa piiyiolou ajo kaa peku aashu aa kaa daa iyieu nipik emukunta ino.

ing'as adung'u ormushele oikomaayie toontona enye ore eniare nigel ormushele aitayu olchafu ormushele naa kewon, ore ene uni nintuku ormushele piintayu olchafu leilo mushele, ore eniong'uan naa peeyai ormushele factory ashu eyai duo ewueji neifaa naa neyai.

ekiun taa pookin ekiun indaikin naanyay tiang onauni peyie emiri naa kikumok ingolikinot kumok te pooki kore ena naa nanyay tiang naa keeta sii ingolikinot kumok amu kidim nenya intokitin enaa inkishu osirkon naa ina ingolikinot kumok metaa kore ade musho mitum ninye endaa ina daa ninyia, ore ena namiri naa nejia etiu siininye enaa enkano amu kore enenkano naa enauni peemiri naa kenya sii ntokitin nena ingolikinot kumok ashua wenkibelekenyata oloing'ang'e keya nenya enkijape neeku kegol peetumi ee masao sidain temusho neya ore sii enkay golikinot naa entoi kidim neloyu enkolong sapuk nepej enaduo daa pookin ashua enkano neeku metumi entoki naikesuni te musho.